Mbica ĩno, ĩronania andũ arĩa makuĩte itangatho, na arĩa amroneka tarĩ mbeũ njĩthĩ, na harĩa itangatho rĩrĩ rĩrauga atĩ hena ũheani ũtarĩ marĩhi wa kũgimaria kũgimaria anake kana tũhĩĩ tũnini, na arĩa makinyĩtie mĩaka nĩgetha magimare, oho nĩ maronania atĩ nĩmahũthĩtie rĩrĩa mũndũ ekũgimario nĩ akũhũthĩrwo njĩra njega na makũhota kũrigĩrĩria mũrimũ HIV. Rĩrĩa kahĩĩ gakinyia mĩaka ikũmi na ĩna harĩ mĩtugo ya ũndũire ya gĩkũyũ, nĩabataraga agimario nĩgetha akorwo e mũgima na atuĩke mwanake. Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga maingĩ rĩrĩa mwana akinya kĩrathi gĩa kanana, na nĩho atwaragwo agathiĩ akagimario, either athiĩ thibitarĩ kana mĩciĩ-inĩ kana ahũthĩre njĩra ya ũndũire rĩrĩa ekũgimario. Rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ, nĩ akoragwo na kanya kega nĩ amu, thibitarĩ mũndũ nĩabacagĩrĩrwo wega na agathondekwo ũrĩa gũbatie kana akagimario akagimario ũrĩa gũbatie, na agakorwo na na ihinda rĩega atarĩ na ũgwati ona ũrĩkũ, ũũ nĩ gũkorwo rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ, ahũthagĩra indo ciake arĩ wiki, na rĩrĩa arĩkia gũcihũthĩra, indo icio nĩ gũteo iteagwo. Hau kabere, andũ mahũthagĩra kanyoi kamwe, karĩa kahũthagĩrwo maita maingĩ, na gakahũthĩrwo kũrĩ andũ aingĩ, koguo ĩgakorwo ĩna ũgwatania wa mĩrimũ mĩingĩ, ũndũ ũyũ, nĩ wa nĩ wa.

Mbica ĩno ĩronania mũtumia hamwe na mwana wake, na ĩkonania mũthuri na nĩwe mũrũgamĩrĩri ũmwe wa andũ aũgima wa mwĩrĩ na harĩa aroneka agĩtarĩria mũtumia ũyũ na mwana wake, njĩra ngũrani kana maũndũ ngũrani megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, ũndũ ũyũ wĩkĩkaga maingĩ icagi-inĩ kana kũrĩa andũ matirĩ na ũhoti wa gũthiĩ thibitarĩ, kana thibitarĩ irĩ kũraya nao, koguo thirikari ĩkaheana mũbango kana ĩgabanga mũbango ũrĩa andũ arĩa matarĩ na ũhoti wakũmakinyĩra mekũmathomithia, maũndũ marĩa thirikari ĩbangaga nĩ ta, kũhena polio icagi-inĩ cia andũ, harĩa mokaga na ngari, kana makerehe na ciana cikerwo ciyumĩrie, nĩgetha cithiĩ cithecwo njanjo ĩyo ya polio, ũndũ ũngĩ nĩcokanagĩrĩria atumia arĩa metereirwo kũheyo ciana na ĩkamathomithia njĩra njega, kana njĩra nyingĩ iria marĩhũthagĩra rĩrĩa mekũrera ciana ciao, ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩria mũno na ũgakũria andũ nĩamu, kana ũkohĩgia andũ kũrĩ maũndũ maingĩ ma ũgima wa mwĩrĩ, maobithaa aya ma ũgima wa mwĩrĩ mathiaga o mĩciĩ o mĩciĩ harĩa mathiaga makĩũragia ciũria, kana igatara andũ o mĩciĩ o mĩciĩ, na ĩkamenyithia andũ maũndũ maingĩ megiĩ ũgima wa mĩrĩ, koguo andũ magakorwo na ũmenyo na ũgĩ kũringana na maũndũ maingĩ ma ũgima wa mwĩrĩ.

Mbica ĩno ĩronania arutwo na arĩa marĩ cukuru, na arĩa maroneka makĩhũthĩra laptop, nĩguo gũthoma. Laptop nĩ tekinoronjĩ njerũ yũkĩte, na ĩrĩa ĩhũthagĩra maũndũ mahũthũ marĩa mateithagia arutwo kũnyita kĩrĩa gĩothe maratarĩrio, kana kĩrĩa marathomithia na njĩra hũthũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno, nĩ amu nĩ ĩkoragwo na njĩra nyingĩ hũthũ, na iria ikenagia ciana kana arutwo rĩrĩa megũthoma, rĩrĩa mekũhũthĩra bindiũ kana mbica, nĩ ũndũ ũkenagia arutwo na makanyita kĩrĩa marathomithio matekũriganĩrwo. Hau kabere arimũ nĩ marĩ na ihinda iritũ nĩ amu gũtarĩria mwana kana kũmwerethera kĩndũ atarona, nĩ hinya mũno gwake kũnyita, no rĩrĩa mekũhũthĩra bindiũ ici gũthoma, nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũhũthũ mũno, na makanyita narua, o ho tekinoronjĩ ĩno, nĩ ĩkoragwo na maũndũ maingĩ kana mĩthemba mĩingĩ ya mabuku, harĩa arutwo mangĩetha kana mone ibuku rĩrĩa marenda gũthoma, hatarĩ na bata wa gũthiĩ kana gũcaria ibuku harĩ bookshop. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno, nĩ amu nĩ mũndũ nĩ akuona ibuku rĩrĩa arenda gũthoma narua, naihenya ategũbatara gũthiĩ kũndũ no gũ- connect tu na WiFi. Tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩgacĩrithĩtie gĩthomo na maũndũ maingĩ, nĩ amu ona ũhũthĩri wa mabuku nĩ ũnyihĩte, koguo arutwo matirabatara kũgũra mabuku, nĩgetha mathome, no ĩndĩ rĩrĩa mekũhũthĩra laptop ĩno, nĩ mekuona maũndũ maingĩ marĩa matangĩona mabuku-inĩ.

Mbica ĩno, ĩronania arutwo arĩa marĩ cukuru, na arĩa maroneka makĩhũthĩra tekinoronjĩ ya kompiuta, nĩguo gũthoma. Nĩ haroneka harĩ na mwarimũ, ũrĩa ũramatarĩria, na akamataara, ũrĩa mabati kũhũthĩra kompiuta ici, rĩrĩa megũthoma. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga maingĩ cukuru-inĩ, harĩa cukuru ĩkoragwo na kompiuta, na ĩgathondeka kĩrathi kĩrĩa magĩtaga computer lab ,na harĩa mathiaga gũthomera, na makahũthĩra kompiuta gwĩka maũndũ matigaine megiĩ mathomo. Arutwo nĩ mahũthagĩra kompiuta gwĩka assignment, kana gwĩka research, ya maũndũ marĩa marathoma. Koguo magakorwo na ũgĩ makĩria, na kũmenya maũndũ maingĩ, rĩrĩa ma ũrĩa marathoma kĩrathi. Ũndũ ũyũ ũgateithĩrĩria mũno, gũkũria mũrutwo hegiĩ ũgĩ wa gĩthomo, na akamenya maũndũ maingĩ rĩrĩa ekũhũthĩra kompiuta ici. Thirikari, nĩ ĩheanaga kompiuta, o mwaka, thĩiniĩ wa macukuru. Nĩgetha ĩteithĩrĩrie arutwo gũthoma nacio, koguo ĩkahũthia gĩthomo. O ho, nĩ nĩ yandĩkaga kompiuta, mũrutani wa kompiuta, ũrĩa ũrutaga arutwo gũcihũthĩra, na makakorwo na ihinda ihũthũ rĩrĩa megũcihũthĩra. Koguo makahota gũkorwo na maũndũ maingĩ, na makamenya maũndũ maingĩ. O ho, arutwo nĩ maheagwo kanya, gũthiĩ gũthomera gĩthomo gĩa kompiuta rĩrĩa marĩkia kĩrathi kĩao gĩa form four. Koguo makamenya maũndũ maingĩ megiĩ tekinoronjĩ ĩno ya kompiuta.

Mbica ĩno ĩronania arutwo arĩa me cukuru na arĩa maronekana magĩtũmĩra tablet nĩguo gũthoma. Tablet nĩ tekinoronjĩ ĩthũndũrĩtwo, nĩgetha ĩhũthie na yagĩrie gĩthomo thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Rĩrĩa arũtwo megũthoma na tablet nĩmakoragwo na ihĩnda ihũthũ, nĩ amu nĩmanyitaga kĩrĩa marathomithio narũa hatarĩ na bata kana mwarimũ kũmathomithia, nĩ amu rĩrĩa megũthoma na tablet nĩ ĩkoragwo na bindiũ kana mbica iria mateithagĩrĩria manyite kĩrĩa marathomithio na ĩgakorwo ĩrĩ ũhũthũ kana makaga kũriganĩrwo narũa. Rĩrĩa megũthomithĩo na bindiũ nĩ ĩmonagia kana ĩkamatarĩria ũndũ ũrĩa mathomaga mabũkũ-inĩ mao, koguo ĩgakorwo ĩrĩ ũndũ mũhũthũ na makaga kũriganĩrwo naihenya, na makaririkana kĩndũ kĩũ, amũ nĩmarĩririkanaga bindiũ ĩrĩa meroreire kana mbica ĩrĩa monire koguo makanyita kĩrĩa gĩothe mathomithio. Ũthũndũri ũyũ wa tablet nĩũkũrĩtie gĩthomo na njĩra nene, ũkĩringithanio na nahau kabere, harĩa arimũ nĩo makoragwo na ihinda iritũ rĩa gũthomithia arũtwo na magakorwo na ihinda iritũ rĩa kũmerethera kana kũmatũma manyite kĩrĩa marathomithio, nĩamũ matirakĩona kana matirona mbica yakĩo, koguo ĩgakorwo arĩ ũndũ mũritũ wao kũmatarĩrĩa kana kũmatũma manyite kĩrĩa marathomithio no ĩndĩ rĩrĩa maratũmĩra tablet nĩ ĩmonagia mbica iria matũmagĩra, kana itũmaga maririkane hĩndĩ na hĩndĩ.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri nĩwe Uhuru Kenyatta, na harĩa aroneka arĩ hoteri-inĩ ĩmwe, na harĩa mararĩanĩra irio iria cigĩrĩirwo metha-inĩ, mũtongoria ũyũ wa bũrũri aroneka agũcerete mwena ũmwe wa bũrũri na harĩa acokire athiĩ hoteri-inĩ ĩmwe, na marĩanĩra na atongoria matiganĩte kana andũ matiganĩte. Maroneka marĩ na gĩkeno makĩrĩanĩra hamwe amu nĩ nĩ ũndũ wa mwanya mũno mũtongoria wa bũrũri kũrĩa hoteri-inĩ ĩmwe nini na amenyerete kũrĩa iria ingĩ iria nene ciũĩkaine. Rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri agwĩka ũndũ ta ũyũ, nĩ wonekaga arĩ na wĩnyihia mũnene, na wendo wa kũiguana na andũ na gũtindania nao nĩgetha mamenye amenye ũrĩa matindaga na maũndũ marĩa matindaga magĩka. Rĩrĩa egũtiga egũtindania na andũ, nĩ mahotaga kũmwĩra mathĩna mao, na akahota kũmateithia na njĩra itigaine kana akamonereria njĩra ĩrĩa ĩbatie, nĩgetha mateithĩke. Oho nĩakoraga agĩkũria hoteri ĩrĩa athiĩ kũrĩa irio, koguo andũ makamĩkenerera mũno rĩrĩa megũthiĩ kũrĩa ho nĩ amu mũtongoria wa bũrũri onake, nĩ athiĩte na akarĩa ho. Rĩrĩa mũtongoria agwĩka ũũ, nĩ wonanagia wendo wake gũteithĩrĩria andũ, na kũiguana na andũ, na kũrehe thayũ hamwe na kũrehe andũ hamwe thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Mbica ĩno, ĩronania mwako ũrĩa ũrĩkitie gwakwo, na nĩguo thibitarĩ, ũrĩa ũrĩteithagia mũtumia na mwana wake, na ũrĩa ũrũgamĩrĩirwo nĩ M-Pesa foundation, na ũrĩa ũrĩkĩtie gũthondekwo na ũkarĩkia gwakwo. Thibitarĩ ĩno ĩrĩheanaga motungata, kũrĩ atumia, na ciana ciao, kana atumia arĩa metereire kũheeo ciana, nĩ ĩkamatungata ũrĩa kwagĩrĩire, hatarĩ hatarĩ marĩhi. Kambuni nene ya M-Pesa, nĩ ĩteithĩrĩirie kwa njĩra nene, nĩ ũndũ wa kũrehe tabarĩra nyingĩ irĩa iteithagia andũ, na ikamahotithia gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao, kwa njĩra hũthũ. Mĩako ĩno, nĩ ĩteithagĩrĩria andũ, arĩa matehotete, na arĩa matarĩ na hinya wa gwĩka wa gwĩka ũndũ kana gũthiĩ mathibitarĩ, na makahota kuona kanya ga gũthiĩ kũrigitwo mĩrimũ ĩrĩa marũarĩte. Rĩrĩa mahingũra thibitarĩ ta ũyũ, atumia arĩa metereire kũheeo ciana, kana arĩa magĩte ciana, nĩ mahotaga kuona, gũthomithio kana kũheeo kahinda kega ga kũmenya maũndũ maingĩ, rĩrĩa mekũrera ciana, na makahota gũthomithio maũndũ maingĩ. Oho, nĩ maheagwo kanya ga gũtwara ciana ciao ciheeo njanjo cia polio, kana miseals, kana whooping cough, kũguo ĩkarigĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ. Ũũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũgĩteithia mũno, icigo-inĩ itiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, rĩrĩa kambuni ĩno yateithĩrĩria gwaka maũndũ ta mau.

Rĩrĩa mũndũ atũmĩra kompiuta, nĩgetha kũruta mbeca ciake, nĩ akoragwo arĩ ũgwati-inĩ nĩ amu, mbeca icio no ciage kuoneka, kana ciage kuuma. Nĩ amu kompiuta nĩ ĩkoragwo na mathĩna maingĩ, kana nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũgwati-inĩ, rĩrĩa mũndũ akũmĩhũthĩra. Koguo, mũndũ nĩ abataraga kũhũthĩra kompiuta na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩgetha ahote kũruta mbeca ciake wega. Rĩrĩa mũndũ ahũthĩra kompiuta kũruta mbeca, no ahĩngĩcithaniĩ namba, na ekore aruta mbeca, kana arutĩra mbeca kũrĩa gũtabatiĩ, kana nĩ harĩ atabatiĩ kũrutĩra. Kũguo mbeca icio cigatuĩka cia kũũra, nĩ amu ndangĩhota gũkinya, kũrĩa mbeca irĩ, kana ndangĩhota gũcicokia. Koguo, mbeca ciake cigakorwo cia kũũrĩra. Oho, rĩrĩamũndũ ekũruta mbeca na kompiuta, no akorwo hena mũndũ, kana ena ũũgĩ makĩria, ya kũhũthĩra kompiuta ĩyo, na ahote kũruta mbeca icio, na mwene mbeca ndakamenye, hakorwo ndarĩ na ũmenyi atĩ mbeca ciake nĩ kũrutwo irarutwo. Ũũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga mũno bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ amu andũ aingĩ matikoragwo na ũmenyo, na matitaũkĩtwo wega, rĩrĩa mekũhũthĩra kompiuta. Oho, rĩrĩa mũndũ ekũruta akĩhũthĩra njĩra ya kompiuta, mbeca nĩ cikaraga cingĩkoima, kũguo igatũma mũndũ eterere ihinda iraihu, nĩgetha one mbeca ciake. Koguo ikaraihia kana ĩkaingĩhia thikũ irĩa mũndũ etereire mbia.

Mbica ĩno ĩronania cikirini ya citĩconi ĩmwe ya terebiconi nĩyo KN47 ,na ĩrĩa ĩroneka ĩrenda gũtangatha mohoro mayo kũrĩ eroreri ayo. Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga mũno mũno kũrĩ citĩconi nyingĩ cia terebiconi, na harĩa mathomaga mohoro kũringana na mathaa matigainie. O citĩconi nĩ ĩrĩ mathaa marĩa ĩthomaga mohoro mayo, na ĩkamatangatha kũrĩ eroreri ayo, o citĩconi nĩ ĩkoragwo yandĩkĩte andũ arĩa marĩthomaga mohoro, kana arĩa marĩthiaga mĩena ĩrĩa ĩrĩa maũndũ marĩa marahanĩka ĩrĩ marekĩka na makoya mbica na bindiũ, iria cicokaga cikonanio terebiconi-inĩ rĩrĩa megũtangatha. Nĩ macokaga magacokanĩrĩria mohoro macio mothe, na marĩa mathomaga hĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa kana mathaa marĩa mabangĩte mathomwo. Citĩconi nyingĩ nĩ ikoragwo ibangĩte gũthoma mohoro ma thaa ĩmwe cia hwainĩ, harĩa macokanagĩrĩria mohoro mothe, na magathoma mothe. Oho rĩrĩa kwagĩa ũndũ wa bata kana kweyumĩria ũndũ ma macitĩconi maya nĩ mahotaga kũrehe maũndũ marĩa marahanĩka marahanĩka ĩmwe kwa ĩmwe, koguo ĩkahũthĩria kana ĩkamenyithia eroreri ao maũndũ marĩa marathiĩ nambere thĩinĩ wa bũrũri. Oho rĩrĩa kwagĩa na thigũkũ nene kana maũndũ manene thĩinĩ wa bũrũri, nĩ mahotaga kũrehe ĩmwe kwa ĩmwe koguo eroreri makerorera.